Ore ele no olchamba, oilimoki. Netii oltung'ani oishopito irbuuti, ah injere, kejo pee isaidia lelo buuti tenkaraki esiai esarng'ab.

Ore entoki nadamu tenadol enasiai, naa ake adamu esiai enkiremore, ashu eunore, ah injere, ore ele shamba oturito oltrakta, naa kegirai arrerren ele shamba peyie etumokini atuun endaa.

Ee ore ena siai naa enetipat oleng' nchere ore ena biashara naa biashara ena oosinkirr aa ilo nimirr isinkirr nimiraki iltung'anak nitum iropiyiani ee neeku embaye etipat oleng' amu iindim naaji anoto iropiyiani nias ee inkulie siaitin ake kumok.

Ore enasiai temurua ai, naa ing'asa ake duo aisuj lelo sinkirr metaa safii tenkare safi, nidung'dung, pake intadoki eilata nairowua oleng, neyiara tina ilata, mpaka neoku.

Ee ore enaiko paisum oltung'ani metayiolo ena siai naake ee kore ene dukuya naake ing'as ninye atur eng'umoto sapuk oleng', ee ore piitur ena gumoto ee ni ee ninteru taa taata aitransplant ashu aa aun ee lelo duo lelo mariko ee nimooki abukoki enkare ee matejo tedekenya o teipa ee mpaka nebulu lelo mariko ee abulu mpaka neoku.

Ore ena siai orgaasi na kibelekenya too saai nchere kiidim naaji niilep bei ekulo gaasi ee tenkiti rishata aa niidim sii ake bado ee nedou bei ekulo gaasi neeku kibelekenya ee ena siai toosan aashu too saai.

Injere ore entoki nalotu indamunot, naa ore ena naa e slot e sim card ashu olaini, naitowoki pee epiki esimu enkabila e smartphone.

Aa ore eimu enkoitoi e eCitizen natipika sirkali naa kaidim ataretoki ilo tuung'ani metalaa nena ropiyiani ee netum ake nena pala enyenak tesiokinoto.

Keimarita irkijanani enyemali sapu ashu engoloto sapuk ing'oru iropiyiani oshi orkijanani ee ore nkuti kundii orkijanani naatuminoto naa ee lelo ake ootaanikita ilarikok ashu lelo naaji ee oota enkoitoi nabaikinye lelo arikok.

Eeh wore ena siai, nemesapuk oleng' eh tenkop ang'. Aah nchere, mekira iltunganak eeh aitumia ositima tenkumoi.

Itu esapuku ena siai ositima temurua ang' tenkaraki megira iltung'anak kumok ee aatum ositima toonkang'itie enye.

Ore eninko tenisum oltung'ani metayiolo aitumia ena mashini. Ore ebaye edukuya naa inteng'en ilo tung'ani nchere ore eton eitu intumia ina mashini neetai eilata oshi ning'as aiteraki ina mashini nintoki taa taat aiteng'en ilo tung'ani eniko teneibung' ina mashini egira alo abarn oltung'ani. Nintoki ake aiteng'en inchere ore teneidip atabarna oltung'ani nitoki ake aigilie ina ilata peetumoki emashini ataa safi.

Ee ore entokin nadamu naa adamu sukuul oonkera kutitik naagirai aiteng'en nchere eetai ntokitin ee naidim aatipik oltung'ani batisho ashu hatari aa nchere ore enkima naa kiidim enkima aiumisa oltung'ani eetai entoki nijio irkiku eetai ake entoki nijio ewembe aa nchere tenedung' enkerai kewon tewembe naa kenyamalu eetai entoki nijio osindano eetai entoki nijio osoit ee onkulie kumok ake.

Ee ore ena baye naa enetipat oleng' tenko ang' amu ee ore e wheelbarrow naa kisaidia ee toontokitin kumok oleng' aa nchere ore tenishetisho naa kakisaidia iindim nintumiaa ee wheelbarrow ninapie isoitok ninapie osunyaai onkulie tokitin kumok ake inapie ina territ oshi igira ashetisho neeku embaye etipat oleng'.

Eh kaliki ake teborron, aliki ajoki matumito ilolan lainei, nidimayu nalikae tung'ani oyawa, neeku eh kaomon ajoki peyie teneeta enkoitoi naidimi aisaidia, ashu naretunye, naisaidia manoto lolana lainei.

Ee ore ena baye naa ore kulo naa ilnyanya litu eoku aabaya naa embaye etipat ena oleng' amu ee misho ilnyanya minyialata tesiekinoto amu eeku intumia ake ilnyanya ooto nipungusa gharama metiu enaa tenilo ninyiang'u ilnyanya kumok ooto neponu ainyiala.

Ee injere, kairorie naikilikwan, ajoki kaabila osimui eeta, naikilikwan bei, enena simui, peyie atumoki atodua enakebaiki bei, ashu ajoki matudung'oki bei peyie adol enaa katumoki ainyang'u.

Ee kakilikuan ilo tung'ani ajoki kaa abila enkaji eyieu nemany ee kenkaji esoit ashu kene mabati ashu ee kenkaji ooruumi aja eyieu nemany naa kaikilikuan sii ajoki kenkaji ooropiyiani aja eyieu nemany pee atumoki aing'uraki ina aji.

Ore ena naa embaye oshi naasa teneyieu olopeny' enkaji neponaa iropiyiani enkaji ee ebaiki neeta ntokitin naatoponari aa nchere ebaiki neyieu olopeny enkaji nemooki amiraki intae enkare ashu entoki nijio ositima ashu ee idimayu nigila aas ee mabadiliko ashu nkulie kibelekenyat eyaua toonkajijik enyenak neeku naa ee nisho sababu naponarie iropiyiani.

Ore embaye naitiship tenewueji naa keetai inchirikani esirkali nijio tanakata Redcross naidim aisaidia iltung'anak ootanyamala aa nchere tenigira aing'orr tena picha ee kidimayu netii oltung'ani otusulakine atua ina are neeku keretu nena shirikani aisaidia aatolu ilo sesen.

Ee ore entoki nadamu tenadol ena pisha naa ke adamu enkiremore ashu aa eunore ee ormatunda le nkabila e passion.

Ore tipat enasiai, naa injere idim oltung'ani ainoto ropiyiani, nidim ainyang'aki keon ashu ataasaki keon inkulie mahitaji emaisha.

Ore ena naa enkiremore ashuu eunore oo mboosho enkabila e soya etumi kuna poosho ee tenkiremoto olchamba, njere itur olchamba niun nena poosho pee itumoki naa atekesu.

Ore enaiko peyie aiger kewon olkigeroto le KRA naa lazima pee aata enkipante, ee naa lazima sii paata inamba esimu, oo tenebo email ee natumoki taa ee ai register kewon eimu ee mtandao ashu orrekie le citizen natum naa taata aigero kewon te KRA.

Eh ore WiFi naa mtandao ashu enkabila e mtandao naa, naibung'e ashu naikonnekt esimu ashu inkompyutani tenebo tee tenetwak ake duoo ewueji nebo ore naa intanet naa etiu enaa mtandao naaigira aibung'ie ashu magira aikonnekt eeh inkompyutani kumok oleng' eh tedunia musima eh ore embaye sapuk nagira iltung'anak asujie WiFi naakee eeh elelek ashu ebaikinoyu eWiFi naakee keeta faida sapuk oleng' haswa eeh indim aitumia WiFi toontokitin kumok ashu toomasaa kumok eimu matejo esimu ashu kompyuta.

Ore sababu pee egol intokiting elelo dukai, ashu intokiting ilo duka lai, naake ore painyang'u ntokiting tebei oltung'ani oshi lamiraki, na kaitoki oshi aata gharama sapuk oleng, aya ntokiting olduka lai, olakwanikita ele duka oshi lainyang'unye ntokiting, neeku ina pitoki bei aku ketii shumata.

Eh ore entasat nanuta naakee ekeidim nelo sipitali eeh inkolong'i naabaya isiet naa ore entoki naasaa nakee kepuoi oshi aing'uraa biotisho, eeh biotisho eina eeh ina tasat oenenkerai enye pee eyiolou oldakitari ajo kaja egira inakerai aiko ashu kee kaji etiu biotisho eina kerai oenentomononi.

Eh ore piilepa bei orpaek naakee einyale orbaribara neakuu etaa ninye peno netumi ingarrin naapuo ayau irpaek neaku etas irpaek kuti oleng' tosokoni oshi taata.

Kore olchani le polio naa olchani oshi ele oishori nkera kutitik ee naata ilarin okuni nedoyio naake isaidia ilo shani ee ibooyo moyiaritin nijo polio ee ee o nkulie moyiaritin kumok oleng' eton aa kiti enkerai.